Amu keretisho ena tenkaraki ore pees inkera entoki nadolita naa ore piidim ashom ataas teboo naa keret amu kedol oltung'ani entoki nedamu enapa toki nataasa alang tenias tenkardasi nemiyiolo ajo kanyio iyasita kindimi ninye aishoo enkarna ake ake nemiyiolo ajo kanyio imaanisha enaduo ashu kanyio enetipat enaduo arrna nikinchooki tenikijokini terewa engarri naje ashu oltinka oje ashu olchuma oje imbung'a naa ore pindim atodua ingira aitum aasishore oladuo shuma naa ore iloito aitoki alo aas orkasi tiae wueji naindim atadamu inatoki amu itodua nadii apa neeku ore entoki eh ore inkera tenees entemata nadolita naa keretisho alang entemata nemedolita amu ore ore sii entemata nias idolita naa ekiret oleng amu ore piidol inatoki naidamu tiaraka alang entemata nemidolita neku keretisho ina oleng.